Chiemo ni iloso gi waru ikawo waru to ipoge matindo matindo mondo orom kaka mago romo. Kisepogo waru to i ikawo mok chapat ,ikawo rangi rang chiemo rangi mar chiemo ikete mogo no gi pii tirudo kendi kawo waru gi iole iye kendo kiseketo kamano e moo maliet, mantie mach maliet mosemako maber eki kawo waru misekete mogo mane ii iru gi pii gi rangi cha ,igolo gi ie kanyo tiketo gi e moo tiwegi giwto mondo gichal kama.

Chiemo ni en ,en iluonge ni pilau. Otede gi mchele gi ringo to kichame ,nitie jok machame mana gilwedo nono, gikaw akawa, gichodho achodha gi lwetgi to gichamo to nitie jokma tiyo gi kijiko, to be inyalo kao kata gi kijiko to ichamo go chiemo no

Chiemo ni inya lose e yoo ma, ikao moo, kose, iketo moo e mach. Ka moo osemako mobedo maliet cha, osebedo maliet to ing'ado kitungu, ipogo kitungu, ingado kitungu matindo matindo. Kiseng'ado kitungu tiolo ei moo no to iweyo mondo rangi ne olokre, koselokore kik wang, olokre aloka, kosechako lokre te ni, to igolo agola to koro idhi yudo ka osebedo kaka pichano tango